Ng'ombe tũrĩithagia cia bureciani, njecĩ, na mbũri nacio cikoragwo ci cia mĩgoma, ona ng'ondu. Na nĩ ciagagĩrĩrwo mũno nĩ gũkũ, tondũ mahuti nĩ maingĩ okorwo nĩ ta bureciani nĩ cia iria na njecĩ icio nĩ cia iria. Mĩgoma gũkũ gũtirĩ heho koguo nĩ ĩhotaga kũ adapt nĩ ĩkaga wega biũ gũkũ. Koguo ici nĩcio indo iria tũrĩithagia gũkũ.

Arĩmi a ngũkũ, thikũ ici njokete kuona, maraka ciũmba, igũrũ wa ciugũ cia ngombe. Kuoguo kiugũ gĩgĩakwo, gĩkakũo ũndũ kĩna, gĩgwakũo kĩa ngũkũ igũrũ. Thĩ makarĩithĩria ngombe kana ngũrũwe ũguo, no aingĩ ao nĩguo ndĩrona magĩka. Makahota gũtũmĩra mũgũnda wao ona wĩ mũnini, ũgakorwo ũkuĩte mahiũ maingĩ ota ũrĩa kwahoteka. Mahuti namo magatũmĩra macini, ti gũtinangia, gĩko gĩtirakorũo gĩ kĩingĩ, kuoguo ũguo nĩguo mareka. Pause

Ũrĩithia mwega wa nyamũ, ũteithagia mũndũ gũkorwo, ena mahiũ maingĩ, mahiũ maramũhe umithio ta wa iria, wa matumbĩ, kuoguo agakorwo na mbeca nyingĩ, na akahota kũrora famĩrĩ yake wega. Ũrori mwega wa mahiũ nĩũteithagia mũno mũno mũno, mũno makĩria kĩmũhuko, nĩũteithagia.

Ũtheci wa cindano ya ndume, nĩũteithagia arĩmi mũno, tondũ nĩmagĩaga na na mũhĩrĩga mwega wa nyamũ ĩria arenda, ta ngombe, mburi, ngũrue, kuoguo agakorwo ena mũhĩrĩga mwega wĩna umithio akorwo nĩ ta wa iria, wa nyama, agakorwo e sawa